Ichechu ko bandek chekikekany kongeten ingemin akoi nguni kakorurio kebut akebir ayah amoche any saborwok alan akonu olekimindo bandek, ng'ete chito ketem mbaret yekakotem mbaret kokany kidogo korur mbaranoto, yekakorur mbaret kong'ol ing'ol mbar kochopok any kobakemin bandechu ayah icheng mbeguk yekibu mbeguk inyeiyal pospet tukuk cheteshini sikopit korurio bandechuto komie ayah ibur for nekit arawek aeng ibei sember itebur kidogo kora arawet nepo somok isember yekeisember ibur kora koit ot bandechu kekonye arawek lo sikopit kebut yekakoit arowek lo ibebut bandechukan en mbar yekokoyomio bandechu komie yekeikere ile kait betut nekakoyamke kabsa koyomio ibutany akiibu kobwa yekoibu kobwa ko ketor kounon kobit any bandek cheu ichechu.

Kokwotunwek chechomei kiplelachek ngopua Kenya ko kou Mombasa en Mombasa koyo maat ki Mombasa komiten yikepiren peek, yikepir peek yekakokaititit ipeu asista iweke line kou yukemiten kora ngopua parak kiplelachek ko nyokopendi Maasai Mara ko Maasai Mara komiten tiong'ik cheterter imuchei kiit netomkaigere miten elephant miten ng'etung'do mi giraffe ikerckhiniker tiong'ik tugul che tomikere kora komiten Amboseli ko Amboseli kora konepo tiong'ik kora inyorchinigei yoto